E kinde ni, sufria nowang'a ka agolo e kendo, mondo ayadh chiemo. Asoyo oluth kuon, takete e dhoga, towang'a. Tich yadho chiemo bende tich ma ratego.

Kang'iyo gini, aneno obwolo. Obwolo gin gi ti mochokore ochokore. Obwolo ni en gi ma ichamo. Itede, ochalo kaka alot, ichame gi kuon.

Aneno ka jowa gi, chalo joma timo exercise. Ng'at achiel timo press up, ng'at achiel orieyo bede ne, ng'ama chielo bende chalo ng'ama ringo. Ng'ato ka ng'ato timo exercise style mopogore opogore.

Kaka anyalo puonjo ngato otim tijni en mokuongo nyisoni en tich mar maduoko del piny kendo yudo teko mar ringruok .Inyalo chako gi warm up to bange drills makonyogi gi balance mar del. Teko, konyo teko kendo winjo yore mag tich, rito ngima gi dhi duto goyogi motegno kendo konyogi gi motiva nyaka gi tuo

kaka anyalo rito ngat ma atiyogo maber, echokruok maber en ka itiyo gi adiera, luor kendo ber, ber, ber mar paro. Nyisgi luor, winjo wechegi kendo bed kodgi kukonyoru kendo ku, gi neno, gi neno machalre. Ka onge ketho ekindu to chokruok biro bedo motegno kendo gibiro bedo gi hera mosiko

Chiemo ma nie picha ni en koth budho. Inyalo lose e yo mopogore opogore. Mokuongo iluoko, iluoke maler, kasto igolo dhoge, iboke mana matin, obedo kaka snack. Kasto, ikete chumbi matin, ichwake godo, ikete kata kama chalo oven. Chiemo ni en chiemo ma medo teko.

Kang'iyo picha ni aneno skuma, to gi alot osuga. Alote gi inyalo tedo gi kanyakla. Mokuongo iluoko, kasto ing'ado. Kiseng'ado tiketo e sufria ichwako, kaeto ichielo tichame.

Kidwa chiwo paro kata konyo ng'ato, ma ok ich wang'e, ikete mokuongo ihoye, kendo iteke piny. Kosebedo, tichako gi lemo, bang' lemo ihoye kendo kinyise weche manyalo konyo chunye mondo kik obed ng'ano ma paro gigo maricho kinde ka kinde.

Asewinjo ni apilo ni omedo teko e del, kendo omedo mit e chiemo. Kendo okelo ringruok bedo motegno. Vitamin bende omedo e del, kaka Vitamin C, ma konyo del gi teko mowinjore.

Ka aneno picha ni, ma en ndara, gari, gi polis. Polis nyiso geche kond mowinjo lu. Kendo ochalo polis mar trafi. Monyiso mokolu koni mokolu kocha. Mondo yo kaka geche ringo odhi makare.

Ma en masin mar ngado riside mag geche kuonde ma pake. Masind ni kipak en mar jo monispal. Ijuogi kendo ing'adonigo ibedo kode. Mondo gino ma iket ler mar tawn kata ber mar pango geche eyi tawn mok tho keta keta geche ahoyaye.

Kadwa wacho sigana ni, magi gin vijende, kendo giting'o tails, gin jo ng'anyo. Jokomo oting'o runge, jokomo oting'o tails. Giting'o gik mopogore opogore mag lweny. To gini ohinyo ji kendo oketo ngima nyithindwa kuonde maricho. Ka gi ng'anyo kendo githo kigoyo gi kod askeche.

Kadwa lero gima timore ka, magi gin boxes mag go kura. Magi gin jogo mochung', mochung' ne kura, kod jomoko bende aneno kucha moting'o otese minyumo eigi. Otesigi kisekao, tiyiero ng'ano midwaro tinyumo. Box ka box oting'o nying jogo malaro telo mopogore opogore. Koro kisendiko nying ng'ato ka ng'ato, tidhi kete e box mowinjore kode.

Kang'io ka aneno nyithindo mobedo kendo gichalo nyithindo mipuonjo. Wach sikul nigi nengo, ma kokopuonji to onge gino minyalo loso e piny mawantiereni. Nyakisom mibed gi rieko. Kacha neno ng'ato ka ng'ato oting'o buk ma ipuonjogi godo somo.